Ee ore emashini naitumia tol'chamba lai aasishore naa oltrakta, naa ore enaiko peyie etumoki atoponai endaa natumi naa pee aitipij ilnkejepa lokembe peetumoki aibooki endaa enkop naa.

Ore embae naitiship tena siai naa katumoki ataasunyie iropiyiani, natumoki ainyiangie iyieunot ainei epookin kekun.

Ore ilkemben lainei laitumia tenkiremoye naa kanyok aisuj anaake peyie atumoki aibooi meibung kutu.